Magi gin mariwa. mariwa kidwa pidho tisinjo yiendene matindo tindo. Kisesinjo yiendene matindo tindo, tikunyo bur mohingo ondamo achiel e kind bur ka bur kaeto isoyo yiengo e i bur mikunyo tiumo gi lo. Kiseumo gi lowo tiweye kasto oti. Koseti todongo kaeto idoye, bang' kisedoye, tichako iweye odongo. Kaeto kosedongo maber mochopo ndalo mar chiemo, tidhi tikunye kisekunye titere dala. Kisetere dala tipke. Kisepoke, tikete ei suguria kasto iume maber tikete e mach. Kisekete e mach tichwake. Kisechwake mochiek titing'e igole oko ,kaeto ichame.

Ma en mariewa . Mariewa ipidho epuodho mondo wachame kaka chiemo. Mariwa en chiemo mamit. Seche ma ipidhe e puodho tidhi tikunye, kisekunye tikele e dala. Kisekele e dala tichwake gi chumbi mochieg mayom kaeto ichame. Sama wachamo mariwa to wabedo kod teko mang'eny.